Ore entoki edukuya naasita oleng' kegira aitumiya community health volunteers kulo tung'anak lotii atua murua, neeku kelikini aajoki, entoliki iltung'anak entiaki, ore enkolong' naje ekiyata clinic nikiyas enaje wenaje, ore enkaeolong' keetai enoonkera, ore likae kekun keetai enoontomonok naanuta, neyakikisha aajo etayiolito kulo tung'anak lenamurua aajo ketii tenikipuo sipitali ekitumentoki naje.

Ore ene dukuya kegira aimaa engolikinoto aa nchere ore orkekun lemesisho nena mashinini e digital neku mesi asiai enkolong musima, ampaka neponuni aitobir pitoki esiai ashukunyie . Ore eniaare ore oleng te kuna kwapi oonkaulele mee iltunganak pookin oyiolo aitumia kuna masaa e digitl neku aton ake eeta sirkali engolikinoto aa metukimoki iltunganak poooki aatasishore kuna mashinini e digital.

Ing`as aing`or enaba olchamba liata liyieu niirem, nintoki aing`or ajo kainyoo iyieu niun. Amu elelek aa tenaa mpuka iyieu niun meya nena erishata sapuk, kake tenaa irpaek ashu mpoosho iyieu niun naa kitodolu ajo lazima pee iyata ewueji sapuk niyieu niirem. Ore sii enkae keyaa kaa woitoi iyieu nintumiya airemishore, iyieu nirem openy ashu iyieeu ning`er emashini nipik emashini nalotu airem.

Ore too sipitalini sapukini indim anoto masaa pookin embaare niyieu ,amu elelek matejo naaji tenkitanyanyanyukoto ,ikiya olalae nijo alo ena sipitali kiti metii meeta ina sipitali oldakitari oitayu ilala , neaku keaku inturarie erishata alo enda sipitali kiti nitu itum embaare . neaku ore iltunganak kenyor ninche ashomi kuna sipitalini sapukin amu iyiolo ajo tenepuo ine ore embaare pookin nayieu naa kidim aanoto

ing'as aipurj enkurma, nintoki ninok enkima, ning'oru eilata, ninteleki orokiyo enkima, ning'as aanyu mirowuaja penyo, ore pee irowuaju, nipik enkiti iilata, nidumu enaduoo kurma nimpurja ,nitudung'udung'o, ninteleki enkorika, nimperiper, ore ake pee ebaya kiasi duo niyieu, ninteleki oladuo rokiyo loirowuaja. nipik eilata. nibekeny o metaa sawa nintayu, nipik enkae.

Kaisaidia amu ore ene dukuya naa eitataanwa services metaa tenalo tenaka tenadumunye najing huduma centre nabo naa tenaa enkipante duoo ayieu .nalo ai renew tenaa certificate einoto ayieu nalo aingoru ,tenaa enkardasi e passport ayieu nalo aingoru, tenaa enkardasi oorpolisi naa kaidim anoto pookin teine wueji nebo metaa maipangu tene naitoki alo enkae ofis nalo enkae tenajing ina huduma cntre nabo natum inaduoo tokitin pookin nayieu tewuei nebo

Mmee nkolongi pookin alo sipitali ,kitegemea tenaa kaata orkekun lemaningito esidai naimaa sipitali mahomi ainguraa aajo kanyoo enyamali aitaas entoki naji checkup ashu orekun lamwoi piipi nibidi naa paalo sipitali alo aingoru olchani nalo aduare oldakitari

Itelelia amu, mekure ah lasima pe ilo inkopisini, alo aanyu miking'urakini mikintaikini kuna ardasini. Iputaki aje keon te e-citizen ,nianyu mikimpoti aajoki, etaa nkardasini ino tayari. Neeku mekure iturraa iltung'anak enkata sapuk oleng', epuo kuna opisini apuo aanyu kuna ardasini. Tene iloito ake iloito alo adumu kigerokoki message ajoki, etaa tayari ouwa.

Etaa faida amu, meya nafasi sapuk ewueji niyieu niirem. Ore si enkae, meya erishata sapuk, amu ore metaa kekitu ina nafasi niremo, na ekeya enkiti rishata eya teninyototo airem, niun nidipayu.

Ore to sipitalini esirkali, kelelek ijo alo mitum ildakitarini pookin. Ore si enkae, tenilo metii irkeek. Neeku tenikidipi atabak, nikijokini shomo nyang'u irkeek teboo. Ore tekuna sipitalini esirkali oloopeny, tenilo mikitabaki, na inyang'u mpaka irkeek teinewueji. Neeku, kejo oltung'ani enaikash enalo ede wueji matabaki, nalak pooki toki mpaka naishori irkeek, alang' tenalo ede wueji esirkali naitoki nche airriwaa paalo ainyang'u irkeek teboo.

Ketii sipitalini oolopeny imbaare sidai. Naa ata tenaake italakuni inkuti pisai, kitalaku, nekibak aitobiraki nekinjo irkeek. Ore too sipitalini eserkali ore enkumoi enye tenijo alo, minepu oldakitari. Ore sii enkai, metii irkeek sipitalini eserkali kibaki ake nekijokini pee ilo ainyang'u irkeek teboo.

Katumoki anoto ebaare sidai te sipitali olopeny nataaniki. Amu ore dispensary esirkali nataana penyo kake metaana sii, naa, mepookin kekun etii edakitari, amu edakitari nabo natii, na ore tewiki, kiidim ataa inkolong'i uni etabolo ashu are.

Ore olaigwenani sapuk, naa keji Amos Sakuda, ore olkiti lenye aa taa assistant chief naa keji Elijah Kenaya, nekiata sii admin naji Lucy, nekiata oltasat lolkijiji oji Jacob.

Kaidim atejo orbungei amu elelek aa ninye kitaaniki iyiook naa ore tena murua natii nanu ore entoki sapuk naataniki nanu natoduaa nataasa orbungei naa orbaribara loim auluo atoduaa etipika ormaram

Keji metreological department ,na ore ilo turrur, kiata dupoto amu keliki yiok aajoki, etataana enchan. Pa ore oltung'ani loyieu neas matayarisho tolchamba lenye petumoki airemisho, neun endaa, naa ketum ina nafasi. Ore si enkae, kelimu ajo, ore taata enkolong' naje, kelakwa enchan. Ashu, mesha.

Tenemitii enkae wueji nataana nakwet alo aing'oru enkare nalotu naidipi nkilani, na kaidim ake atushuko atua aji, pa ore likae kekun, ashu tenekenyu, palo aing'oru enkare, nashukunye alotu aidip inaduo kilani natudung'okine enkare.

Etegelua ng'ole o rais lolosho le kenya ilbalozini lopaasha lopuo aitasheki olosho le Kenya, tokwapi napaasha. Neitoki si agelu, iloti lo ministani ,to ministries napaasha, tiatua olosho le Kenya.

Ore toontoyie, ketii Namunyak, Teresia, Resiato, Siteyia, Tipinket. Ore toonkayiok, ketii Lemayian, Solomon, Tentemo,j Jeremiah, Jonathan.

Kahakikisha ajo atujuto enkaji ai kila tedekenya tenainyototo alo esiai .ore sii enkae kiitukui inkilani anaake, ore eton itu ijingu aji lasima pintayu namuka teine te kutuk aji peemintijingu enterit nintungwaa boo.

Kayooki ainyototo tedekenya oleng' alang' isaai oshiake nainyototo. Amu ore teniyok oleng',na eton oshi eitu iding'ayu igarrin inasaa. Ore tenadol ajo ainepua ina kiding'a o garrin to baribara, na kawosh ake esimu opis najo, kaishiliwa penyo amu aiboo ekiding'a orbaribara.

Ore ilnchampai liatua inkishu naa sapuki neaku etum ake aa ore erishata pooki, iloopeny loirem meeta inche imashinini, ore ilnchampai sapuki eata ninche imashinini aiteru inairemieki olnchampa enaa oltarakita, naunishoreki ompaka naakesishoreki.

Kutuk ing'olong'i oleng' nalo enaiposha amu ore ninye ene dukuya kalakwaniki, neeku pookin ake paalo tenaa Kang'as aing'oru impisai naing'oru egarri paalo ore entoki nanyorr tenalo ebata enaiposha naa kanyorr ake amu kalo ayeng'iyang'a nalo adol iltung'anak loogira aiguran tiatua enk'are.

Ore ene dukuya, inya endaa ino, oomboka inono olnyanya linono, iyiolo ajo kewon ituunoko metaa miureso ajo elelek etii olchani torono loikunaki aje, lotuunieki. Ore engai, ekidung'oki gharama nilo ainyang'unye enaduo daa tolduka.

Ebarakinoto naitushuli. Amubore enedukuya, kaitobiraki metaa meya nafasi sapuk. Amu kaun tewueji nebo. Ore enkae, kaitobiraki isaai amu, maitoki aiturraa enkata aloito aing'uraa enaduo daa nabo, naitoki alo aing'uraa enkae. Etii pooki ewueji nebo neeku katumoki aing'urai pookin, erishata nabo.

Aiteru sare entedekenya, ometabaiki saa tomon obo enteipa. Ee nejia etiu to nkauntini pookin amu, isaai nena natipika sirkali, naa nena saai eboli inkopisini pookin esirkali.

Kaidim atejo, olapa leile oliopishana mpaka olieiset, amu nakata oshi etoyio enkop. Amu ore emurua natii nanu, ore oshi tenesha, kitanyamal iyiook irbarabarani oleng' amu, kitorrok neeku kionyori garrin, aiteru tenesha ampaka kenya netoyu enkop.

Ebarakinoto naitushuli amu ore ene dukuya kaitobiraki metaa meya nafasi SAPUK, amu Kaun te wueji nebo, ore engae Kai kaitobiraki esai amu maitoki auturraa enkata aloito aing'uraa ena duo ndaa nabo naitoki o engae etii pooki ewueii nebo neaku katumoki aing'urai pookin erishata nabo.

Ekeeta amu ore enkiremore eopa naa ore endaiki nemeudi apa irkiek, nemeetae apa irkiek ookutakini kake teniing'orr enkiremore etaata, eeta irkiek kumok oleng' oogirae audoki indaiki peesioki aabulu enaa irnyanya, ashu impuka neeku idol ajo ore lelo kiek, kegira aaponu aata asara oleng' tooltung'anak amu, keeta imoyiaritin kumok oleng' naagira aashoru.

Melelek oleng amu kumok ntoiwuo neton eitu eyiolou aitobiraki atasishore kuna mashinini. Ore si enkae ore enkata naiding`a oleng ene wueji e e-citizen, naa keibok oleng elaare oo mpisai ashu poki toki ning`ira ayieu ni apply.

Ore enedukuya, kang'asa ayiolou ajo kenaikeni ilarin aja ashu ilapaitin aja. Ore eniare, aikilikwan ajoki, amaa tenapik impisai, kela sima pe apik impisai enaake? kila enkolong',ena kaidim atipika temusho ewiki, enaa kaidim atipika temusho olapa, ashu orkekun akeyie pookin lanoto impisai, kaidim atipika ena account.

Aikilikwan ake oltung'ani lagira amiraki najoki, tapasali kaomon taa m,ntoduakaki enikoni teneitumiai. Kenkiloi aja? Kaji apik o sabuni? Kaji aibung'ie ositima? Kaji aarie tenaidip aitumia? Kaji aboloo aibukorie enkare?

Ore tenabata namanya nanu, inkwashen naamelook euni oleng'. Amu, ore enedukuya; ninche etamoo iltung'anak. Na kelelek si eunoto. Ore ena naji casava, ilo adoorie oltung'ani obo ashu waare, lotuuno.

Alo aing'oru tesokoni, ashu alo naikilikwanu ajoki, amaa entasat namirita irnyanya, ketaaji atum? Nautari. Nalo nanu ayiaya ninye, elelek alo atum tesokoni, elelek atum tiang',elelek atum tia wueji akeyie neshomo amirie lelo nyanya lenyanak.

Ore ene dukuya ore agira aitobirisho tiatua aji, aata e bucket e dustbin meeta ore entoki pooki nayieu naituraa napik dustbin metaa entoki naitoki airrag to iltirren. Ore enkae tenaidip ataasisho na hakikisha ajo ore eton itu alo airura ashu eton eitu aipang alo esiai atujuto enkaji naisuja ntokitin pookin nasotu oltaka paa kaipang alo.

Eking'as airem olchamba, nekintoki aapik endaa atua enkop aa taa sana sana ilpaek o nguashin o mbosho o mboka kulie katitin, ata siininye kitunguu. Ore peesha, ore peitoki aguar penyo nekishukokino olchamba aawuo airem penyo ashukoki shukoki inkulukuok, halafu, nikitoni taata aanyu metaa endaa tayari inkaik ate sii kiremoki iyook ilchambai, meetai imashinii nairemieki.

Ore ene dukuya kang`as aitayu nkilani naata naing`oru enkila naneneng namai nema nemaashukoki enkirowuaj, ore enkae kaok enkare ashu alo aisuja ashu tenaa kikewarie naipang boo matoosho enkijape.

Ore ene dukuya kebaa nafasi olchamba nayieu ele tung`ani neirem aunisho. Ore enkae kainyio eyieu ele tung`ani neun, kaa daa ashu kakwa daiki eyieu ele tung`ani neun, ore nkae ketii enkare ashu ketaana enk ashu ketaana enchan.

Kang`as aitukut napasi nayieu napik ina nursery nadung nkujit, naiwuang`ie soitok, naiwuang`ie mbenek nairem. Ore ake pee aidip airemo naitoki aworiwor too lainini ore pee aidip atoworiworo too lainini napik inaduo mpeku e sukuma nashukoki enterit anukaa nabukoki enkare niaku ore baada oo nkolong`i are arashu nabo nashukunyie abukoki enkare mpaka nafasi kenya nataa tayari.

Ketii orgavanai, netii orbungei, ah netii orkomisionai loitasheki olturrur loiger ilaisiaya pookin le sirkali, olturrur loji public service commission ,netii MCA, kulo loitasheki ward. Nikiata chief.

Eshetishoreki imabatini,o mbaoi, osoitok. Naa, ore enaikoni peyie ebikoo, na ore mbaoi, keelieki oranki pemenya oririi. Ore tosoitok, na kepiki orkitamanyune sidai, naibung'ieki esimiti, pemeurori enkaji.

Ore enedukuya, aakikisha ajo, eeta naduo kera ainei endaa, ketaa nkilani sidan naishop, keeta afya sidai, ah taa metii enamoi, na kepuo sukuul. Ore teneshukunye tesukuul, naakikisha ajo enotito endaa nainosa. Ore teneiken sukuul, naa ekitoni naikilikwan enaa golikinot nagira aimaa tesukuul ashu tiang'.

Ore teduata ai, kadol nanu enaa olarikoni le ong'uan ataa Uhuru Kenyatta, amu ore apa tenkata enye, neteshata irbarabarani oleng'. Etipika olami nebol kulie, nepik kulie ormaram, neeku kadol nanu enaa kelio apa intokiting kumok ninye nataasa.

Ore teduata ai, kadol nanu enaa olarikoni le ong'uan a taa Uhuru Kenyatta. Amu ore apa tenkata enye, neteshata irbarabarani oleng'. Etipika olami, nebol kulie, nepik kulie ormaram. Neeku kadol nanu enaa, kelio apa ntokiting' kumok ninye nataasa.

Teneyieu na apply satifiket ai einoto, na kabol ake esimu ai account ai e e-citizen, na apply. Ore ake pe a apply ,tenegiroo nkuti olong'i, natum ormesej naajokini, etaa tayari satifiket ai palo adumu. Atareto ina amu, eitu aitumia impisai alo easie ina application te cyber ,nitu si aitumia iropiyiani alo mpaka ofis nalakwaniki.

Ee kenarikino oleng' amu tenedol sininche inkera aajo megira intoiwuo aisho enganyit ore oshi inkera naa keing'orr entoki naas entoiwuoi ore oshi peedol ajo keas entoiwuoi enye ena, ore sininye pee ebulu nedol sininye ajo elelek eme torrronok ena toki amu amu atodua intoiwuo aanei pee eyas ore ebulu ena kerai neibung'i orkuak oota intoiwuo enyenak nelotu sininye aaku meeta enganyit ata enye tooltung'anak pooki.

mayiolo ilkumok kake woore anaa olataduaa temtandao naa olaranyani, erany isionkolioni lenkutuk oljaluo looji ohangler naa keji enkarna enye Chris hinter

Ee ekipuo oshi ,neisul enkata e holiday metii inkera sukuul ashu noo jumamosi aa taa weekend mikitii siatin nemetii inkera sukuul, nikipuo tenebo onkera nikipuo aingoru ewueji nikitonie ,nikishipakino , nikinya endaa ,niguran inkera ,nikinining inkera, nikikilikwanishore ajoki tenaa keeta ingolikinot naagira aimaa pekitumoki siiyiook aitukuja ninche.

Aipot, ilaosiayiak leilo duka. Ore olemeeta enaasita najoki, tapasali, wou siyie taretoki. Naikilikwan najoki, amaa entoki naje, ketadowuo bei? Ashu kanyioo taata imiritata?

Aikilikwanishore ake ilo tung'ani laagira amiraki osinkiri, najoki, kayeu osinkiri, ore paajoki impesai naaje, ore tenemabaiki nena pesai, najoki, tudung'okoki enkiti toki amu kuna pesai ake aata nemayeu naing'ua ele sinkiri. Ore pee metumoki atudung'o, naikilikwan ajoki, nchooki naa too kuna pesai naata.

Ore teduata ai amu matii na nanu enkop oljaluo, kaidim nai atejo, elelek a ore kulo tung'anak leton letaa nena kitejon tonkang'itie, nerrip. Ore teneisho, nemiraki kuldo kulie lemeeta pemesioki aishunye.

Keng'asi neorikini pooking'ae otii atua inang' esiai. Ore ake metaa iidim ataasisho, nikilikini ajoki, tasayie enaje. Keoku likae enkare, neyierisho likae, neituk likae nkilani, neno olikae aing'or intare, nelo olikae aing'or inkishu, nelo olikae aing'or ilasho. Ore tenikinkunaa nejia, meeta oltung'ani lemeyiolo ajo, nanu taa enarikino naas ena, amu teninyala penyo, na nanu eikilikwani. Neeku meeata oltung'ani lemeakikisha ajo, eas esiai naishooki, tenkarriyiano sapuk oleng'.

Eitu nanu aitang'ejuk kake atadua olelatia lai oitang'ejuko det, naa ore entoki edukuya nang'as, ekeng'as aitobir account naji ene e-citizen. Ore ake peejing' ina account e e-citizen ,nelo erubata e NTSA. Ore pelo erubata e NTSA, ning'oru ewueji neji "ntang'ejuko". Ore ake pee iidip atabai ine, nipik inkarn inonok. Ore piidip atipika, nipik episha ino kiti e passport. Ore teneidip nena pookin, nilak nirriwaa.

Meishoruno te sheria e tenakata pee ibelekeny enkerai enkarna meteleku enkerai neton eitu ebaya ilarin oare. Kake ore ake enatabayie ilarin oare mmekibelekenyakini enkarna, teniyieu niponiki enkae nabo ashu are naa kishoruno. Ilo ake account e e-citizen nilo aas application enaa oltung`ani oiturrayie ena certificate. Ore iloito aiput ina application ino niponaa inaduo arn are niyieu niponiki certificate e nkerai kake meidimayu tenindayu eisul enkerai naidipa atogiroi ilarin aare.